Aimayie ngolikinot tiatwa enkishui ai amu ore apa kibulu, nemeeta opa ormarei lang toki. Nekisuma tosina, nekiremisho tosina, pesho ninye nitum endaa toladuo marei. Kake nelotu enaki amayian iyiok, nisumi iyiok tosina, nekibulu omateng'enita nekipwonu aatum eng'eno e nkiremore tenebo weramatare oo nkishu nikipwonu aatum eng'eno nikidwaarie naaji ina ramatare tenebo wenkisuma, nibelekenya enkoitoi e nkishui ai tiatwa eng'eno e sukuul. Neeku kiramatisho taata tormarei lang, nekiremisho, kinotito entoki nekinya wenekincho kulikae tung'anak, nekitum enkiteng'ena nikinteng'en irkulikae metubulu netum, neimaa ngolikinot amu kibelekenya maisha enche

Ore ore nkipirta nadoo e ropiani aineei naa kajoo ake paa asishore aasie muradini kumook te atua olmariei lai ang'aas aaku kaashiete nkaaji , naitooki aaku nairemishore naitokii aaku aisomie nkerra. Nenia ntokitin pooki naake enye naiidim ropiani aitaas peiyee aidiim ataaret naa te nkotoi naboo ashuu aare. Naeremuu naaji enkoop nkuashen olpaek naloo naa nanu namiir lelo lpaek namiir nenia nkuashen natuum ropiani naa kumook. Naitokii apoonarie eeh biashara asho muradini naiterua naadi te nkotoi naboo ashu aare.

eitu aikata aasishore eeh eeh gava mko mkopo app, amu eitu aikata aning irkiliku lenyenak neitu adol, neeku mayiolo mayiolo naai enaidim ina app ataasa tiatua naa ilo oitoi le internet.

Ore taa lairemok lena kopang e Kenya keimaa ngolikinot sapukin oo ropiyiani amu keng'as aaku keeya niyau loan niun enaduo masaa inonok ore peeku enkikesata etu itai inaduo ropiyiani naifaa piitayu ninchooyo enkampuni nishukokino iyie anya inaatelekunye. Neitoki sii aaku, ore enkae bae naa kelelek intumia iropiyiani kumok aunie enaduo daa ino, nijo alo aikes enaduo daa ino naa itaramata aitobiraki nijo alo aikes mitai naa naduo nena nituunie opa. Nitoki sii aaku ore enkisuma toolairemok, metumito naa ninche enkisuma oo ropiyiani meteleku tenelo naa ompaka embenki oshi napiki iropiyiani amu teine itobirakini aajoki intumia te nkoitoi naje, taasie enaje amu inakata itum dupoto tooropiyiani inonok. Eng'as aaku metum ninche enkisuma pii oo ropiyiani tena siai oo ropiyiani

atasishore nanu empesa pii, naa ore esidai natasa empesa pee ilepunye biotisho ashu ebulunoto ebiashara, naa kengas aaku etasa esidai amu ore itii iyie enkop nitii niyasita biashara olikae tungani otii likae osho, naa itum ake impesai inonok elulunga nitoki sii aku ore empesa naa ninye eweji sidai, amu ore pee ibung too inkaik naa ekidim ilmukurani atooru, neeku kisidai tenipik empesa, naa idim naaji aitobira enatoki naji pochi la biashara pee kitumi naa aitobiraki inaduoo ropiyiani inonok etu edungi enkiti toki, ashu tenkoitoi sidai oleng, ipik iropiyiani kumok leng empesa tenkaraki naaji kisidai oleng.

Kesidai taa oleng otlung'ani teniata biotisho sidai ashu eripoto ebiotisho sidai naimu ninye sipitalini amu keaku mintoki aata mbaa kumok telukunya ino ore ene na kadumu olchanu oje na tenkaraki ingoritae biotisho oltungani na ore so aitoki tenkang ino tenimpanga ntokitin aitobiraki metaa metii olchafu na kesidai oleng amu keaku iton tesidai niripito biotisho ino nikipash moyiaritin tenintobir esidai niok enkare sidai niata shoo sidai akipash nkutu anaa orkirobi moyiaritin torok.

ore taa olkekun latareto oltungani temurai naa enkolong naishoo oltungani impesan, aikesishe aikesa inkwashen naikes imiingi naomon impesan sai ajoki ichooki, matorikie oltamoyiai sipitali impeai naabaya akeyie inkalusuni tikitam inolong taa oshi atereto nanu oltamoyiai, oltungani obo tesipitali keta impisai nelo nebak oltamoyiai hoo naa kaishoo apa pee ashukoki.

Ore taa tenkitayunoto olasar, idim naaji, aitayinye enkirukoto ino tenkitayunoto olasar, nidim sii atoripo, enkirukoto ino tenkomoni o nkoitoi kumok, Nena niripie enkirukoto ino nena, neme naaji enkirukoto ino, e kanisa, enkomono, oimani, niyata naaji oltungani, Nena tokitin naaji naidim aitaariyian, enkirukoto e kanisa Imani, onkitayunoto olasar Bora akeyie iruko te Imani na itum pooki toki.

Ore esiai enkadi e ATM, naa ore naji pilo mahali popote anaa eneng'oji naji sipitali, supermarket ainyang'isho, na ore pemiata mpesan, na ina adi ake inchooyo, neeu ntokiting inonok, ninchooyo inaadi nepiki inamba, basi nilotu naa etu ninye ilak iropiyiani, ninchooyie naa inaadi. Ina tesiai enye. Ata nai tesipitali, inchooyo ake inaadi e ATM, nepiki inambai, nilotu iyie kidipaki atabak, ilo torkasi lina adi e ATM.